Ndigiri nĩ nyamũ ĩmwe ĩgĩtũmĩkaga gũkua maaĩ kana gũkua mĩrigo kũrĩ ndũrĩrĩ iria cigĩkoragwo cirĩ kũndũ gũkĩarĩte mũno, kana o na ndũrĩrĩ iria ingĩ itagĩkoragwo kũndũ kwarĩte nĩ gũkorwo nyamũ ĩno nĩ ĩkĩ ũhoti wa gũgĩkorwo ĩgĩkua mĩrigo mĩritũ, na mĩrigo ĩmwe ĩgĩkoragwo ĩtangĩhota gũkuo nĩ andũ. Ndigiri ĩkĩrĩ nyamũ njega mũno nĩ gũkorwo ndĩriaga mũno, na andũ aingĩ nĩ mamĩendeta nĩ gũkorwo atĩ ĩrĩ raithi gũkĩra njĩra ingĩ cia gũgĩkuithia mĩrigo ta ngari, kana ta kibikibi, kana njĩra ingĩ ta icio.

Ũkinyanĩria wa mohoro na njĩra ya ngathĩti nĩ ũgĩthiĩte ũkũrĩte mũno, narĩu ngathĩti ici nigĩkoragwo cigĩcabwo na ihenya mũno nĩgũkorwo macini icio nĩ ikĩagĩrĩte na igagĩkorwo cikĩrĩ na mbica thaka na mwandĩko mwega. Ningĩ ngathĩti ici no igĩkoretwo igĩgĩkĩrwo nenda-inĩ nĩgetha ũgakorwo atĩ no ũhote kwamũkĩra ngathĩti ĩ no ũrĩ o gwaku mũciĩ ũtegũtinda ũgĩthiĩ gũkorwo ũkĩmĩetha na kũu nduka-inĩ. Ngathĩti ici ikĩrĩ njega tondũ nĩigĩũkĩte cia mĩthemba mĩingĩ na nĩgũkĩrĩ rĩa igĩkoragwo na tabarĩra mwanya mwanya, iria igĩkoragwo igĩkĩrehe gĩthomo harĩ rũrĩrĩ kana harĩ maũndũ matiganĩte.

Ndũrĩrĩ mwanya mwanya nĩ igĩkoragwo na andũ mwanya mwanya arĩa magĩkoragwo makĩhokeirwo maũndũ na tafarĩra cia ndũrĩrĩ ta icio. Na cio ndũrĩrĩ ta icio ina ndũrĩrĩ iria cikĩrĩ bũrũri-inĩ ũyũ witũ iria cigĩkoragwo ciĩ ndũrĩrĩ cia Somalia. Ikirĩ o njega nĩ gũgĩkorwo atĩ nĩ igĩkoragwo nacio cigĩkorwo igĩgĩkuria bũrũri ũyũ na njĩra nene, nĩ ũndũ wa mbiacara iria ikĩrutaga na ũrĩa cikĩrehaga cama harĩ bũrũri ũyũ. Nĩ ũndũ wa kuongerera ũndũire wao ũrĩa ũgĩkoragwo nginya rĩmwe ũgĩkĩrehe nginya athũngũ, kana nĩo magitagwo atalii.

Mĩtambo ĩrĩa ĩgĩũkĩte ya thikũ ici kana thimũ iria ĩgĩũkĩte nĩ ĩragĩkorwo cikĩrĩ na maũtungata marĩa magĩkoragwo makĩrehwo nĩ kambuni ta cia Safaricom ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrehe ũtungata wa gũkũhotithia mũndũ gũkĩamũkĩra mbeca kana gũtũma mbeca gũkũ ng'enda-inĩ. Naguo ũtungata ũyũ ũgĩtagwo ũtungata wa Mpesa naguo ũtungata ũyũ mũndũ agĩethaga gĩbandĩ gĩake gĩa kĩbũrũri ũgakorwo ũgĩkĩyandĩkithia nakĩo nduka-inĩ icio cia Safaricom kana gũkĩrĩ andũ acio a kambuni ĩno. Na wakĩrĩkia gũkĩyandĩkithia magagĩkũhingũrĩra bengi yaku o hau thimũ-inĩ ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩtwo o Mpesa . Bengi ĩyo yaku nĩkĩrĩ na ũhoti wa gũkorwo ĩgĩkũigĩra mbeca ciaku na no ĩkĩrĩ na ũhoti wa gũkorwo ũkĩhota gũtũmĩra mũndũ ũngĩ kana gũtũmĩra kambuni mwanya mwanya kana ona kũrĩha na tabarĩra mwanya mwanya cia gĩthirikari. Ĩkĩrĩ kambuni njega nĩgũkorwo ũtungata ũyũ nĩ ũkĩhũthĩtie maũndũ mũno, na rĩu ũtũmi wa mbeca gũkũ bũrũri-inĩ nĩũkiagĩrĩte mũno.

Ũhandi wa nyeki ya ng'ombe kana ya matũmĩro marĩa mangĩ ma ĩndo ta mbarathi nĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ njega nayo nyeki ĩno nĩ ĩgĩkoragwo na ĩndo mũthemba mũthemba ĩria ĩtũmagĩrwo kũmĩtungatĩra. Ĩndo ta ici no ĩgĩkoragwo ĩgĩtũmĩka nginya gũkorwo ĩgĩtungatĩra ĩndo ta ngano ĩrĩa gĩkoragwo cigĩtwarwo ĩganda-inĩ gũgĩthondeka indo mwanya mwanya. Kĩndũ gĩkĩ gĩbataraga ũgagĩkorwo ũgĩetha cuma ũgagĩcoka ũgagĩetha andũ arĩa magĩkoragwo magĩcinĩrĩra ũgakĩmatwarĩra nĩgetha magakorwo magĩcinĩrĩra na magacinĩrĩra handũ ha kũnyitĩra na magagĩcoka magagĩkorwo atĩ haha thĩ magagĩthondeka kĩndũ gĩgũgĩthiĩ kũhana otakĩihũri, nĩgetha no ũkorwo ũgĩgĩkĩra indo ta bataraitha hau kana indo ingĩ irĩa ũrabatara gũgĩthiĩ ũgĩitagĩrĩria kũu nyeki-inĩ.

Ũhoro wa mabengi nĩ ũgĩkoretwo ũkĩrĩ ũhoro ũkĩrĩ mũingĩ nĩ gũgĩkorwo bengi ici nĩ cingĩhĩte. Nacio tafarĩra iria irakĩheana igagĩkorwo no nyingĩ nao andũ nĩ maragĩthoma mathomo marĩa magĩkonainie na bengi ta ici. Nacio bengi ta ici nĩ ikĩandĩkaga maũndũ ta maciũ kũndũ na nĩ getha andũ magagĩkorwo magĩgĩthoma na magĩgĩcimenya. Kũndũ ta kũu nĩ kũndũ ta ngathiti-inĩ kana ta mabuku-inĩ kana ta mabuku marĩa makĩrĩ mbica ng'emu magĩtagwo ma magathini. Nĩ getha atĩ andũ no mahote gũkorwo magĩthoma ũhoro wa mabengi-inĩ macio na makorwo magĩcimenya wega makĩria.

Ũrĩmi ũgĩgĩkoragwo ũrĩ wa mĩthemba mĩingĩ. Na nĩkũrĩ ũrĩmi wa ndare, irĩa cĩgĩkoragwo cigĩgĩtwo strawberry. Nacio ndare ici, nĩigĩkoragwo mbeca mũno, nigũkorwo nĩcikĩedagio mabũrũrinĩ ma na nja, na igakĩedio ndukainĩ irĩa ingĩ igĩkoragwo irĩ nene gũkũ bũrũrinĩ. Ndare ici nĩĩgĩbataraga gũkĩrorwo wega nĩgũkorũo o ũrĩa ta ũrĩa andũ magĩciendete, noguo cĩkĩendetwo ni tũmemenyi twa mĩthemba na mithemba, ona kana nyamũ cigũgĩtwo nyoni. Ningĩ ndare ici nĩ ikũraga na ihenya mũno,, na itikĩendaga igagĩkũra riria iragĩkorwo ikĩhutia tĩri, ciendaga igagĩkorwo igĩgĩthodekerwo na maratathi, nĩgũkorwo atĩ, cingĩkĩhutia tĩri na icoke ciage kũrorwo naihenya, ciahota gũkorwo igĩkũra oigĩgĩbuthaga.

Matunda kana mĩtĩ nĩ ĩkĩhandagĩrwo kũndũ maratathi-inĩ, nĩgetha mĩtĩ ta ĩno ĩgagĩcoka ĩgacĩtwarwo kũrĩa mĩgũnda-inĩ, kana kũrĩa ĩrakĩenda gũgĩthĩ gũkĩhandwo ta kũndũ ta rũrĩ-inĩ. Nakuo mĩtĩ ta ĩno nĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ ya mĩthemba mĩthemba, kũrĩ mĩtĩ ya macungwa kana kũrĩ mĩtĩ ya gwatũrwo mbaũ, gũkĩrĩ mĩtĩ ĩngĩ ndĩngĩgĩatũrwo mbaũ ĩkoragwo ĩrĩ ya makara kana ya kĩruru. Mĩtĩ ta ĩno nĩ kĩrĩ mĩega mũno, nĩgũkorwo nĩ ĩthondekaga marĩa matũrigicĩirie. Naguo mũtĩ ta ũyũ ũkĩoyaga maratathi, gagagĩkĩrwo tĩri ũrĩa mwega ũgacoka mbegũ cia mũtĩ ta ũyũ cikoywo cikahandwo hau karatathi-inĩ, nacio mbegũ ici cigĩkoragwo ĩgĩkĩmera gũkĩringana na thikũ ĩria mũtĩ ũcio ũgĩkoragwo wathĩrĩirio nĩ mwene Nyaga wa kũmera nayo. Naguo mbegũ ĩno ĩkĩendaga ĩgakorwo ĩgĩitĩrĩrio maĩ gwa kahinda gwa kahinda, nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩmera. Na ningĩ tũratathi tũu no tũkĩendaga ũgakorwo kũruta kĩndũ ta ria, kana indo irĩa ĩngĩ cingĩkorwo ĩgĩgĩthũkia mbegũ ta ĩyo, ta tũindo nginya ta tũtambi.

Thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ nĩ gũgĩkoragwo na ndũrĩrĩ mwanya mwanya nacio ndũrĩrĩ ici nĩ ĩgĩkoragwo na cikaro mwanya mwanya ,ningĩ nogũgĩkoragwo na kũndũ gũthondeketwo kwa andũ gũgĩtũngana either magĩkorwo magĩkĩarĩrĩria ũndũ kana magĩthomithio kana kũrĩa magĩtũnganaga kũndũ ta gũku gũthikĩrĩria ndeto kana marebeta kana maũndũ ta macio ũgũo, nagũo maũndũ maya makoragwo me mega nĩgũkorwo nĩ marehaga andũ hamwe na magatũma andũ makenerere bũrũri wao na mathikĩrĩrie maũndũ ta macio nĩgetha magagĩtuika agũkĩ ũhĩga.

Matunda magĩkũraga marĩ ma mĩthemba mĩthemba, nĩ gũkĩrĩ matunda marĩa magĩkũraga ta mĩtĩ. Namo matunda ta macio ũmwe wamo nĩ ta ĩtunda rĩrĩa rĩgĩtagwo rĩa ĩbabaĩ, narĩo ĩtunda rĩa ĩbabaĩ rĩkĩrĩ rĩega mũno nĩgũkorwo atĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩkũra rĩtarĩ na maũndũ maingĩ na no ũkĩrĩone rĩgĩkũra ngina kũndũ werũ-inĩ kana kũndũ gũtarĩ mũgũnda kana ona kũndũ gũkĩrĩ na riya kana ona kũndũ nyekinĩ, na rĩgagĩkũr wega na rĩgaciara matunda o wega. Ĩtunda rĩrĩ rĩtikĩrĩ maũndũ maingĩ na rĩtikĩrĩ memenyi nyingĩ nĩ gũkorwo atĩ rĩona o tũmaĩ tũnini nĩ rĩciaraga wega na rĩgaciara matunda makoragwo marĩ matungu mũno. Nyingĩ ĩtunda rĩrĩ rĩkĩrĩ rĩega nĩgũgĩkorwo atĩ oũrĩa rĩragĩthĩĩ rĩkũrĩte rĩgĩthĩyaga rĩgĩtunguhagia matunda marĩa makĩrĩ ma mbere o rĩgĩkĩrutaga mangĩ o ũrĩa rĩrakĩambata o harĩ ĩthangũ o ĩthangũ. Naguo ĩtunda rĩrĩ rĩgagĩkorwo nĩ rĩrĩa baida mũno nĩgũkorwo nĩ rĩkĩũĩkaine nĩ andũ aingĩ na rĩtikĩagaga thoko na nĩ rĩrĩyagwo nĩ andũ aingĩ mũno.

Igũnyũ ici cikoragwo irĩ igunyũ igĩkũra igĩkũra gũkoragwo na ũgũnyu mwingĩ mũno ,na gũgakorwo atĩ tĩri ũcio ũkĩrĩ mũnoru na ũkĩrĩ na mahuti maragĩkorwo magĩkĩruta igunyũ ici ciĩtagwo mĩnyoo, nacio mĩnyoo ĩno ĩkoragwo irĩ irio nyingĩ okuma nyoni kana ngũkũ ina indo ta thamaki. Mĩnyoo ĩno nĩkoragwo ĩrĩ mĩega mũno na nĩtũiguaga mabũrũri mamwe nĩkoragwo ithikĩrĩirwe na njĩra nene mũno nĩgũkorwo tondũ ikoragwo nginya irio cia andũ.

Mapu ya thĩ, nĩgĩkoretũo ĩgĩkĩrĩtũo mĩtamboinĩ ya ũkinyanĩria, na ĩgakorũo ĩgĩkĩrĩtũo kũrĩ indo iria ingĩ cigĩkoragũo ta ngari, kana nginya satellite, nĩgetha igagĩkorũo atĩ, kũrĩ na ũtungata ũngĩ, ũngĩkorũo ũgĩkĩheyanũo kũringana na icigo mwanya mwanya cia thĩ. Indo ta ici, nĩigĩteithĩtie mũno harĩ gũĩkĩrũo harĩ ũhoro wa ũkinyanĩria, nĩgũkorũo atĩ, nginya ngari iria tũĩtaga cia taxi, nĩigĩkoragũo igĩtũmĩra njĩra ta ici, nĩgetha gũkorũo igĩũka gwetha mũndũ harĩa arakĩenda ngari ĩyo, kana gũgĩtũara mũndũ harĩa arakĩmĩenda. Ningĩ, ngari cia thibitarĩ iria cigĩkoragũo cigĩtũo ambulance, kana ona ngari cia thima mwaki, nĩigĩkoragũo igĩtũmĩra maũtungata ta maya, nĩgetha gũkĩmenya, harĩa ũgwati ũkĩrĩ, na igakorũo ikĩgĩra mũndũ, na igacoka gũtũara mũndũ ũcio thibitarĩinĩ, kana ngari ya mwaki ĩgagĩthiĩ gũthima mwaki kũndũ ta kũu. maũndũ maya, nĩmagĩteithĩtie mũno.

Mĩmera nĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ mĩmera mĩthamba mĩthemba. Nayo mĩmera ĩngĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ ndawa, na no ĩgĩkoragwo ĩgĩtũmĩka na maũndũ maingĩ mũno. Mũmera ũyũ ũgĩtagwo gĩthukuruĩ kana kĩgwanũgũ, naguo mũmera ũyũ. Ũkoragwo ũgĩtũmĩrwo nĩ ndũrĩrĩ nyingĩ ũhana ndawa ya kũhaka ironda kana ona ũgagĩcamũrwo na maĩ mahiũ, ũgagĩtukanio na mĩtĩ ingĩ ya ũndũire, andũ magagĩkorwo magĩkinyua gũkĩhonia mĩrimũ ta ironda cia nda, ona kana gũkorwo na kĩrũngurĩra. Kĩnyamũ gĩkĩ gĩgwĩtwo kĩruma no gĩkĩheagwo indo ta mahiũ kana ngũkũ rĩrĩa ciakĩrwara. Gĩgakorwo gĩgĩcamũrwo cigagĩkorwo cikĩnyua maĩ macio. Ona gũkĩrĩ andũ makiugaga rĩrĩa wagitemwo kĩronda gĩtarĩ kĩrakĩũma, mũndũ nĩ ahakaga maĩ macio makĩruma, nĩ getha kĩronda kĩu gĩgagĩkorwo gĩgĩkĩũma na gĩkĩhona. Na kĩngĩgĩkorwo kĩrĩ na germs ikĩingĩrĩte hau, igagĩkorwo igĩgĩkua.

Andũ aya magũkĩoneka makĩrĩ andũ magĩkũrĩire, nao magagĩkĩoneka nĩ andũ makĩhana ta makĩrĩ ahinyĩrĩrĩku kĩmũtũrĩre, na magakĩoneka magĩikarĩte handũ ta rũtungu-inĩ kana ta ngũ, magĩkĩrorera hihi ũrĩa maũndũ maragĩthiĩ. Kana hihi magĩkĩheo ũhoro wa mũthemba burani. Andũ aya magakĩoneka marĩ andũ akũrũ nao nĩo maragĩtirĩrĩra rũrĩrĩ. Na nĩo makĩũĩ ndeto nyingĩ cia ũrĩa ũndũire witũ ũgĩtũire na kana rũrĩrĩ rwitũ. No Andũ aya nĩmaragĩbatara ũteithio kuma kũrĩ thirikari, nĩgetha makorwo makĩhota gũtũnyitĩrĩra bũrũrinĩ ũyũ, na matĩgagĩkorwo magĩtangĩka nĩgũkorwo maica rĩu nĩmakĩritũhĩte.

Mwanake ũyũ aragĩkĩoneka agĩkĩrĩa matunda marĩa magĩtagwo matunda ma Apple. Magĩkoragwo marĩ mĩthemba ngũrani ngũrani, namo nĩ matunda marĩa magĩkoragwo makĩyĩũkĩtio mũno harĩ ũhoro wa ũrigitani, nĩgũkorwo atĩ nĩ magĩtuĩkaga nĩmagĩkoragwo magĩteithia mwĩrĩ mũno harĩ ũhoro wa mwĩrĩ ũgĩkorwo ũkĩrũa na mĩrimũ. Matunda maya nĩ makĩrĩ ma mĩthemba mĩthemba namo nĩ makĩyĩũkĩtio nĩ andũ aingĩ kũhandwo nĩgũkorwo atĩ nĩ maragĩka wega mũno gũkũ bũrũri-inĩ witũ na magagĩkorwo magĩkĩrehe mbeca mũno harĩ andũ arĩa makĩmahandĩte, nĩgũkorwo nĩ makoragwo makĩendio nginya na nja wa bũrũri na ngina gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ magagĩkorwo atĩ andũ aingĩ nĩ mamendete mũno na nĩ mayĩũkĩtie ta ĩtunda rĩrĩa rĩkoragwo rĩkĩrĩirwo mũno nĩ ũhoro wa ũrigitani-inĩ.

Nenda-inĩ nĩgũgĩkoretwo na maũtungata maingĩ, marĩa magĩkoragwo makĩhota gũgĩteithia andũ, na njĩra mwanya mwanya, cia gũkorwo makĩgeria kũramata mbeca ciao either cigugĩkorwo gũkĩoya ngombo kana ona gugĩkorwo mũndũ agĩgĩkorwo akĩiga ndari ciake kũu ng'enda-inĩ. Nĩgetha agĩkorwo akĩhota gũkorwo ndari icio ikĩmũteithia harĩ gũkorwo agĩ um akĩruta maũndũ make ma o mũthenya o mũthenya, na kũmenya ũrĩa agwĩka kũringana na ũrĩa arakĩhũthĩra mbeca icio. Ningĩ ng'enda-inĩ ta icio, no igĩkoragwo igĩkĩhe andũ marũni, marĩa andũ makĩihũragia o kũu ng'enda-inĩ. Na mũndũ agagĩkorwo agĩkĩoya, nĩ getha agĩtũmĩre na njĩra iria agĩtũmagĩra, kana mabata marĩ akĩhingagia o mũthenya. Mũndũ ng'enda-inĩ icio, noũgĩkoraga indo ta icio cia gũkĩheana rũni, rĩmwe nĩiragĩũka na igagĩkorwo igĩkĩra andũ urĩa mũndũ angĩkorwo akĩhota gũkorwo akĩiga ndari cia matũmĩro make marĩa agĩtumagĩra, na ũrĩa aragĩtumĩra mbeca, nĩgetha agĩkorwo akĩmenya nĩkũ agĩtũmagĩra mbeca mũno, kana ũrũ, kana nĩkĩĩ kĩrarĩa mbeca ciake mũno. Nacio tabarĩra ta icio nĩigĩteithĩtie andũ aingi, na andũ aingĩ nĩmaciendete.

Ũrĩmi wa biribiri iria cigĩtagwo biribiri hoho nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩrĩmwo na njĩra nyingĩ no thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa tũkoragwo tũkĩũrĩma tũtagũkorwo tũgĩkunĩkĩria kana nĩyo andũ arĩa angĩ magĩtaga njĩra ya green house. Ũrĩmi ta ũyũ tũgĩkoragwo tũkĩũrĩma tũgakorwo tũkĩenja marima mĩgũnda-inĩ na tũgakorwo tũkĩoya mĩmera ĩrĩa iragĩkomithirio handũ, tũgakĩmĩhanda o kũu marima-inĩ macio na tũgagĩkĩra bataraitha iria ĩgĩkoragwo irĩ ya mĩri, twakĩrĩkia gũĩka ũguo indo icio ciothe cigakorwo igĩkĩheyagwo maĩ o ihinda kwa ihinda nginya rĩrĩa igakĩgwata na ciagĩtuĩka nĩ cia kĩgwata na mathangũ marama na nĩ ciambia kũruta mahũa ĩgakĩhũrwo ndawa ya kũgirĩrĩria ũhoro wa tũmemenyi tũrĩa tũngĩkorwo tũkĩmĩthũkia na gũthondeka mathangũ na mahũa. Ningĩ kindũ gĩkĩ no gĩcoka gũgakorwo gĩgĩitagĩrĩrio maĩ o hindĩ o hindĩ na gĩgakĩroragwo nĩgetha matunda macio rĩrĩa magĩciara mangĩgĩkirwo nĩ mekuoneka ta megũgĩthecwo nĩ kĩgunyo ĩgakorwo ikĩhũrwo ndawa ta icio ngina rĩrĩa ĩgagĩkũra nĩ getha ĩtuĩke nĩ cia kũgethwo cia gũtwarwo thoko.

Wakĩona ũndũ ta ũyũ ũgĩkoragwo ũgĩkĩonania ũhoro wa tafarĩra iria cigĩkoretwo kũrĩa nenda-inĩ. Iria irakĩonania ndari cia maũndũ matiganĩte. Nacio ndari ta ici nĩ igĩkoragwo ikionania thĩinĩ wa nyamũ ta ici, nĩ getha andũ magakĩhota gũkorwo magĩkĩmenya ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere na ũrĩa mangĩkĩhota gũkorwo, makĩmenya ũrĩa indo irakĩũrĩra kana ũrĩa mbeca iragĩtũmĩka ũru. Kana harĩa hangĩgĩcenjio nĩ getha ndari ta ici cikorwo igĩgĩcenjia kũringana na ũrĩa andũ marakĩenda.

Mboco, nĩ igĩkoragwo irĩ irio iria irĩagwo nĩ andũ aingĩ. Na nĩ igĩkoragwo irĩ cia mĩthemba mĩthemba, gũkĩringana na mboco ĩo, ĩgĩkũraga hihi na ihinda rĩigana atĩa, kana hihi rangi wa mboco ĩo, kana hihi mboco ĩo ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩtũmĩka gũthondeka kĩ kana kũrĩo nakĩ, kana gũkorwo ĩkĩrĩo nĩ a. Mboco ta ici, nĩikoragwo ciĩ cia mĩthemba mĩingĩ. Kũrĩ cĩgĩtagwo kawairimũ, nĩgũkĩrĩ ici cigĩtagwo yellow beans nacio nĩigĩkoragwo igĩkĩendeka irio nyingĩ mũno mĩkawa-inĩ, nĩgũkorwo andũ aingĩ nĩmagĩkoragwo magĩkiuga nĩikoragwo na cama wacio mwanya, rĩrĩa ciagĩthondekwo kũrĩa mĩkawa-inĩ, igĩkĩrĩa irio cia mĩthemba mĩthemba.

Irio nĩikoragwo cikĩrĩ irio cia mĩtheba mĩtheba. Na cio ĩndo irĩa cia gĩtũraga igíteyagwo rĩu tene, itakĩrĩyagwo ĩhinda-inĩ rĩu ria hau kabere, ta magũrũ ma ngũkũ, kana mara ma ngũku, marakĩrĩyo rĩu nigũkorwo atĩ ĩndo nĩ ĩkĩagĩte mũno, na andũ matikĩrĩ na ĩndo ingĩ cia gũkĩrĩa ta hau kabere. Irio ta ici, nĩĩkĩrugagwo na ũtaramu na ĩgakĩrugwo wega, nĩgetha igakorwo ikĩrĩyo na ĩndo ta ngima. Nacio irio ici, wagĩciona, igagĩkorwo nĩ irio cirakĩgucĩrĩria, na irio irakĩoneka ikĩhana gũgĩthakara o wega.

Irio cia mũthemba ta uyũ nĩ cio cikĩrĩ nyama na thubu wacio. Na igakĩoneka tarĩ nyama cia ngũkũ, nĩ igikoragwo irĩirio cirĩ na cama mũno. Na cio irio ta ici nĩ ikĩrĩanagĩrio na indo mũthemba mũthemba ta ngima kana ona ta mũcere. Rĩrĩa ikĩrugĩtwoi ũndũ igũkĩrĩanirio na mũcere nĩ igĩkoragwo igĩkĩenda gũkorwo irĩ na thubu ta ũyũ kana ona ngima. Nĩ gukorwo irio iria irakĩrĩyanĩrio nacio nĩ nyũmũ, no ingĩgĩkorwo igũkĩrĩanĩrio na irio ingĩ ta waru, iria itaragĩkorwo cikĩrĩ nyũmũ mũno, to mũhaka igĩkĩrwo thubu mũingĩ. Ningĩ irio ta ici no igĩkĩragwo ka ovacado kanini, nĩ getha mũndũ agagĩkorwo akĩrĩyaniria ikorobia ta rĩu na irio ta icio.

Ng'ũndũ ĩno ĩgũkĩoneka ĩkĩrĩ ng'ũndũ ĩtakĩrĩ mĩti. Nayo ĩgakĩoneka ĩĩ na mũndũ ũragĩkĩhanda mĩtĩ. Akĩhandĩte mĩtĩ ya mũthemba wa Mũthithinda nayo mĩtĩ ĩno ĩgakĩoneka no mĩnyinyi. Ng'ũndũ ta ici nĩihandagwo mĩtĩ ta ĩno kũrigĩrĩria rũhuho rũtigagĩkorwo rũgĩthũkia mũgũnda ta ũyũ rĩrĩa rĩgũkĩhurutana. Ng'ũndũ ta ici nĩigĩkoragwo irĩ njega nĩgũkorwo atĩ ng'ũndũ ĩyo nĩrakĩoneka nĩ noru oro ũũ wega. Na ningĩ ĩrĩ gũkĩrĩmwo ũũ, nĩkĩhandagwo indo ta nyanya, kana ta mboco, nĩgũkorwo nĩigĩteithagia mũno harĩ gũthondeka tĩri na harĩ gũkorwo ikĩamba kũrĩa irio cia mbere iria cirĩ ng'ũndũ-inĩ ta ĩno na itigĩkoragwo igĩtorio nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩgĩkorwo yakĩrehetwo nĩ indo ta nyeki.

Andũ arĩa makĩrĩ anene rũrĩrĩinĩ kana aciari a mũndũ kana hihi mamawe kana andũ angĩ ta acio nĩ magĩkoragwo magĩkĩrathima andũ arĩa anini na kũmaigĩrĩra moko ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya kũmendithĩria maũndũ mega mũtũrĩreinĩ na gũkorwo makĩmahe kĩrathimo kĩa ũndũire. Maũndũ ta maya nĩmagĩkagwo kuma o harĩ rũciaro rũmwe nginya harĩ rũrĩa rũngĩ nĩgetha gũkiendithĩria ciana icio maũndũ mega na nĩgetha rũciaro ta rũu rũgagĩkorwo rũgĩthiĩ na mbere wega rũtagũgĩtũngwo nĩ irumi iria ingĩkorwo ciakiumanĩte na thutha wa ũndũire.

Ĩriya nĩ rĩgĩkoragwo mĩnyuĩre mĩingĩ na mĩharĩrĩrie mĩingĩ nĩgetha rĩgĩtuĩke irio cia gũkĩrĩyo nĩ andũ ona kana ciana. Ĩriya nĩrĩ gĩkoragwo rĩkĩrĩ na maũndũ mateithagia mwĩrĩ mũno kuma o harĩa kana ge kanini ngina mũndũ arĩ mũnene kana kĩndũ kĩrĩ kĩnini ngina kĩrĩa o kĩnene. Ĩriya rĩrĩa nĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩkĩigwo rĩgagĩkorwo rĩgĩkĩmata, nĩgetha rĩakĩrĩkia gũkĩmata rĩgagĩkĩrwo kĩndũ ta cukari kana rĩgagĩkĩrwo marangi ma mũhĩrĩga mũhĩrĩga nĩgetha rĩgagĩkorwo na marangi mwanya mwanya na mĩcamo mwanya mwanya ũrĩa rĩgũkorwo rĩa kũgucĩrĩria andũ arĩa mangĩgĩkorwo makĩenderio ĩriya ta rĩrĩa kana ona kana arĩa maragĩthondekerwo magakĩrĩona rĩkĩrĩ rĩthaka na rĩa gũkĩnyuĩka.

Irio ici cigĩtagwo irio cia mũcere ĩria ĩgĩkũraga kũndũ kũrĩa gũgĩkoragwo na maĩ maingĩ kana icigo-inĩ imwe cia bũrũri ũyũ wĩtũ, kũndũ ta Kĩrĩnyaga kana Mweya kũrĩa gũkoragwo mũcere ũyũ ũgagĩkũra naguo ũgĩkũra nĩ ũkĩendaga ũgakorwo ũkĩmenyererwo ndũgakĩrĩyo nĩ tũtambi. Na wakĩrĩkia gũgĩkũra kũrĩa ũrakĩigwo ũgakĩmenyererwo ndũgakĩgĩe ũigũ ndũgatuĩke wa gũgĩbutha, nĩgũkorwo ũngĩtuĩka wa gũbutha andũ mahota gũkĩrĩa na magĩtuĩke a gũkĩrwara. Ningĩ mũcere ũyũ no ũgĩbataraga ũgakĩigwo kũndũ gũtheru na wĩna ũtheru mũingĩ mũno nĩgũkorwo nĩ mwerũ na andũ matingĩkĩrĩa ĩndo cingĩkĩmathũkĩra. Mũcere ũyũ ningĩ wa gĩcoka gwĩkwo ũguo nĩ ũgĩtũmagwo icigo-inĩ ĩtiganĩte cia bũrũri ũyũ kana nja wa bũrũri witũ. Na angĩkorwo ũgũtũmwo gũkũ bũrũri-inĩ andũ nĩ magĩethaga ngari ĩrĩa ĩgĩkuwaga mĩrigo nacio ĩgakĩneyo na ĩgakĩandĩkwo marĩtwa ma mũndũ ũrĩa ũragĩtũmĩrwo o gĩcigo-inĩ kĩrĩa akĩrĩ nĩgetha mũrigo ta ũcio wa mũcere agatũmĩrwo o harĩa akĩrĩ, nake agakĩwamũkĩra.

Ũhandi wa mĩmera, nĩũgĩcenjetie mũno nĩgũkorwo rĩu, gũtikĩhandagwo mĩmera ĩrĩa yakĩrĩ ya tene, ĩrĩa yakĩrĩ ya kĩenyenji. Nĩgũgĩũkĩte mĩmera ĩngĩ ya mĩthemba mĩthemba, ĩrĩa ĩgĩciarithanĩtio na mĩmera ĩngĩ, kana indo ingĩ mwanya mwanya, kũringana na ũgĩ wa kĩrĩu, nĩgetha mĩmera ta ĩyo, ĩgĩkorwo ĩkĩrehe maciaro, na ĩkĩrehe indo igũgĩkorwo igĩkũra wega, kũringana na ũrĩa rĩera rĩkĩhana thaa ici, na ũrĩa tũtambi tũkĩhana, kana mĩrimũ ĩrĩa ĩgĩũkĩte mĩerũ. Nayo mĩmera ta ĩno, nĩĩgĩbataire gũgĩkorwo ĩgĩtĩrwo nginya ataaramu nĩgetha magagĩkorwo makĩmĩrora, rĩrĩa ĩragĩtuĩka ya gũgĩkũra.

Ũhoro wa ũrĩmi nĩ ũgĩcenjetie mũno naguo ĩndo nyingĩ rĩu ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrĩmĩrwo nyumba-inĩ ĩria cĩgĩkoragwo cithondeketwo na maratathi, nĩgetha kũrigĩrĩria tũmemenyi kana tũtambi kana mĩrimũ ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkorwo ĩgĩtamba mĩmera-inĩ rĩrĩa ĩgũkĩrĩmĩrwo kũndũ kũhingũku gũtarĩ kũrigicĩrie na maratathi ta maya. Nayo mĩbango ĩno nĩ gĩbataraga mbeca nyingĩ, na nĩ gĩbataraga ũgĩ wa kĩrĩu, nĩgũkorwo atĩ nĩ ũgĩ ũrĩa ũgĩũkĩte wa kĩrĩu na nĩ ũrabatara mũndũ agĩthomithio akĩrwo mĩmera ĩrĩa ya gũkĩhanda ya kĩrĩu ĩrĩa ĩkoretwo rĩu ĩgĩthondekwo kũringana na gĩ- tekinoronjia, nĩgetha mĩmera ta ĩno ndĩgagĩtuĩke ya gũkorwo ĩgĩkĩgiya mũndũ nginya na ndawa ĩrĩa egũgĩkorwo agĩgĩbatara. Ningĩ mĩmera ta ĩno no ĩgĩbataraga ũgagĩkorwo na mbeca njĩganu, nĩgũkorwo ndawa ĩrĩa ĩkĩhũragwo ĩkĩrĩ o goro, na ũramati wayo kana wĩra ũrĩa ũgĩbataraga naguo ũkĩrĩ o wa kũenda gũkorwo ũgĩbatara andũ aingĩ, koguo no ũrĩbatara gũgĩkorwo hihi rĩngĩ na rĩngĩ ũgĩkĩandĩka andũ angĩgĩkorwo ũtakĩrĩ na andũ ta acio a kũrutĩra mĩmera ta ĩno wĩra.

Indo taici riu thikũ ici cigũgĩtwo matharũ kana mathibinachi, nĩragĩkorwũ ĩkĩrĩmwo kĩreũ nao andũ nĩmagĩthĩaga kũrĩa cĩkĩonanagĩrĩo ũhoro gũkĩmĩrĩma nĩgetha magĩkorwo makĩrĩma ĩndo njega, ĩndo ndĩtũ, ĩndo ĩgũtĩkĩrĩka thokoĩnĩ, na ĩndo cĩna cama. Ĩndo ta ĩcĩ nĩ ĩkoretwo rĩũ cĩkĩrehotwo gĩtekĩnolojĩa kana gĩsayansĩ nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩcarĩthanĩtĩũ na ĩndo ĩngĩ, kana mbegũ ĩkĩroretwo na mĩtabarĩra ĩrĩa ĩkĩrekwo ya gĩsayansĩ ya kĩreũ. Nĩgetha mbegũ taĩĩcĩ wa handa ĩgagĩkorwo nĩ mbegũ ĩgagĩkorwo ĩgekũhe macĩaro meega na angĩkorwo ũgakĩhanda cĩ cĩa thũgũrĩ, nĩgetha ũgakĩhota gũkĩendĩa na ũkĩendĩe mbeca njega.

Tabarĩra mwanya mwanya cia gĩthirikari cia gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ ĩgĩkĩrĩtwo nenda-inĩ, nĩgetha atĩ ona ũrĩ gwaku nyũmba o bata tu wĩna ĩndo ĩrĩa ĩngĩkũhotithia gũkorwo ũkĩingĩra nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, nĩ ũrĩhotaga gũkorwo ũkĩamũkĩra tabarĩra ta icio na ũgakĩhingia mabata maku marĩa ũngĩkorwo ũkĩenda gũkũhingia thĩiniĩ wa obici cia thirikari, kana harĩ maũtungata marĩa thirikari ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩheyana. Nenda-inĩ icio cĩgĩkĩhunjĩte maũndũ -inĩ maingĩ ũguo, ta harĩ ũhoro wa ũgendi, harĩ ũhoro wa gĩthomo, ona nginyagia harĩ ũhoro wa ũngania wa igoti. Nĩ gũkĩrĩ nyamũ ĩrĩa thirikari ĩkĩrehete ĩtagwo eCitizen, ĩkoragwo na tabarĩra ciothe cia thirikari oro kũu thĩiniĩ na no ũgĩke maũndũ maingĩ mũno onginyagia nginya gwetha mawĩra kũrĩ kũrĩ ũtungata wa thirikari, kana wa makambuni mwanya mwanya.

Mpesa ũkĩrĩ ũtungata ũrĩa ũgĩkoragwa ũkĩheana maũndũ ma mbeca na ũtungata ũyũ ũkoragwo ũgĩkinyanĩrio nĩ kambuni ĩtagwo ya Safaricom nayo kambuni ĩno nĩkĩhotithĩtie maũndũ maingĩ mũno kũhĩtũkĩra Mpesa nĩgũkorwa rĩũ noũgĩtũme kana ũkĩamũkĩre mbeca kuuma kwĩ mũndũ tofauti kana kuuma kũrĩ maũndũ ma kambuni kana mathirikari kana ona marĩhi ma kuuma nja ya bũrũri kũhĩtũkĩra mũtambo ũyũ wa Mpesa. Mpesa nĩkĩhunjĩte mũno na nĩũtungata ũkoragwo wĩ mwega nĩgũkorwa ũkĩrĩ kũndũ gwothe na ndũngĩ waga mataũninĩ wothe ona nginya icaginĩ ũtungata ũyũ nĩũkĩhunjĩte.

Ũrigũkĩona kĩndu ta gĩkĩ ũgĩkoragwo atĩ nĩ ũtungata ũrĩa ũkiumĩte kũrĩ kambuni ya Safaricom. Naguo nĩguo ũtungata ũrĩa ũgĩtagwo wa M-Pesa, ũrĩa ũgĩteithagia harĩ gũtũma kana gũkorwo ũkĩamũkĩra mbeca, kuma harĩ andũ kana ona makambuni, kana ona thirikari, kana ona nja wa bũrũri. Ũtungata ũyũ nĩ ũtungata ũkĩrĩ mwega na nĩ ũkĩhunjĩte kũndũ guothe. Naguo ũgĩbataraga o ũmenyo mũnini na ndũkĩrĩ maũndũ maingĩ na gũtikĩrĩ mũndũ ũtangĩkĩũhũthĩra ũtungata ũyũ.

Ndũrĩrĩ mwanya mwanya nĩ igĩkoragwo magongona mao marĩa ingĩkorwo igĩkũngũĩra, kana hihi ndũrĩrĩ ta icio nĩ igĩkoragwo na nguo ĩria magĩkĩraga hĩndĩ ĩria gũkĩrĩ na maũndũ mwanya mwanya maria makĩrĩ gĩcĩgo-inĩ kĩao, nĩgetha magĩkorwo magĩkũngũĩra maũndũ ta maya. Ndũrĩrĩ ta ici nĩ igĩkoragwo imwe ũgakĩona atumia makĩrĩ na nguo ciao cia mwanya, iria magĩkoragwo makĩhumba, mũno mũno magagĩkorwo makĩhubĩte itama, iria igũgĩtuma matĩgagĩkorwo makĩoneka mũtwe, kana gũkĩoneka njuĩrĩ kũringana na ũndũire kana mawĩtĩkio ma o.

Wabĩcĩ thikũ ici nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩthondekwo wega mũno nĩgetha ĩgĩtuĩke cia gũkũgucĩrĩria arĩa maragĩbatara gukorwo magĩgĩthi obici-inĩ ta ici. Obici ta ici nĩ gĩkoragwo igĩgĩkĩrwo ngina matawa marĩa magĩkoragwo makĩmetameta kwa marangi mwanya mwanya nĩgetha arĩa makĩrutaga wĩra kuo makĩigue onao magĩkĩrutĩra wĩra kũndũ kwega, kana arĩa marakĩenda gũgĩthiĩ gũgĩetha ũtungata kũndũ ta gũkũ ũguo magagĩkorwo atĩ nĩ marakĩona nĩ kũndũ kwega kũharĩrĩku na ĩgagĩkorwo nĩ ta njĩra ĩmwe ya gũkĩgucĩrĩria hihi arĩa magĩkoragwo makĩenda ũtungata wa kũndũ ta kou kana gũkĩenderio indo iria irakĩendio maobici-inĩ ta macio, kana kũheyo meretherwo marĩa andũ acio marakorwo makĩerethera kũma maobici-inĩ ta macio.

Ũndũire nĩ kĩndũ gĩgĩkoragwo kĩrĩ kĩega, naguo nĩ ũndũ ũkoragwo ũkĩgucĩrĩria andũ aingĩ aingĩ kuma nginya mabũrũri ma na nja, ta atarii kana athũngũ arĩa makĩendaga gũkĩmenya indo iria ciakĩhumbagwo gũkũ gwĩtũ hĩndĩ ya ũndũire, kana maũndũ marĩa magĩkagwo gũkũ hĩndĩ ya ũndũire kana marĩa magĩkagwo. Naguo andũ nĩmakoragwo magĩthondekete indo ta ciũma kana mĩgathĩ, nĩgetha magagĩkorwo makĩenderia andũ ta acio. Atumia aya nĩũgũkĩona makĩigĩte hau, nĩgetha makorwo makĩenderia andũ, indo ici cia ũndũire iria itagĩkoragwo irĩ nyingĩ mũno rĩu na iria itagĩkoragwo ikĩoneka mũno tiga ndũrĩrĩ-inĩ imwe ta mathai.

Nduka ici cikoragwo cirĩ cia nduka cia kambũni ĩgĩtagwo Safaricom nayo nĩyo ĩkoragwo ĩgíkĩheana ũtungata wĩtagwo wa M-PESA ũrĩa ũgĩkoragwo atĩ nĩikoragwo cikĩ cigĩko mũndũ wĩ hau thĩ-iniĩ agĩkoragwo arĩ mwene raini ĩyo akĩhetwo nĩ Safaricom nĩgetha atĩ noũkĩhote gũkĩruta kana gũkĩiga mbeca nduka-inĩ ici nduka ici nĩigĩkoragwo andũ acio magĩkĩrĩhwo o hau raini-inĩ ya mbeca kũringana na customer arĩa magũkorwo makĩheo ũtungata ũcio wa M-PESA harĩ mweri ũmwe nao magĩkagĩrĩrwo mbeca ciao ohau raini-ini ĩyo ni Safaricom.

Irio ici cikĩrĩ irio cia ũndũire, irĩa cigĩtagwo mũkimo nacio nĩ irio ciakĩendetwo mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwa ũgĩkũyũ. Irio ici mũndũ akĩoyaga mbembe njũa ũgagĩcamũkia gĩtheri kĩu gĩgakorwo gĩakũhĩa. Na gĩakĩhĩa ũgagĩcoka ningĩ ũgagĩgĩethera waru, waru irĩa ũgũkĩruga cigĩkorwo nĩciagĩkĩmotoka, no citigagĩkorwo cituĩkĩte thubu. Ningĩ ũgaciethera nyeni cia ngirini na nĩ kũrĩ nyeni mĩthemba mĩthemba, nĩ kũrĩ mĩbakĩ, nĩ kũrĩ mũhika ona nĩ kũrĩ kanyũria. Nyeni icio ũgagĩcicamũra hamwe na waru icio, na warĩkia gũcicamũra, ũgagĩcoka ũgagĩciĩkĩra kũu gĩthere-inĩ ũgakorwo ũgĩkimakima irio icio nginya rĩrĩa irĩkimĩka na igakorwo itarĩ ndondoru mũno, na itakĩrĩ nyũmũ mũno. Ningĩ nĩgũkĩrĩ andũ angĩ magĩcokaga magacikarangĩra gĩtũngũrũ na nyanya kana na indo ingĩ cia gũcamia wega, makaranga na maguta magacoka magoka makaya gũitĩrĩra indo icio mũkimo-inĩ ũcio ũgĩkimire wagĩkimĩka oũguo wega, magacoka makauruguthania, nĩgetha mũkimo ta ũyũ ũgagĩkorwo ũkĩrĩ na cama ya gũkorwo atĩ ũkĩrĩmũkarange.

Rĩrĩa mũndũ aragĩthoma nĩ agĩkoragwo agĩgĩbatara gũkorwo agĩgĩka ũtuĩria mũingĩ nenda-inĩ, naguo ũtuĩria ũyũ rĩmwe nĩ ũkĩritũhaga no rĩu nĩ ũhũthĩte nĩ gũkorwo ũtungata ũyũ nĩ ũreheirwo kĩndũ gĩgĩtagwo chat gpt. Nakĩo kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩrĩa ũgĩkĩũragia kĩũria nakĩo gĩgagwethera gĩgacoka gĩgakũhe macokio o hau ĩmwe kwa ĩmwe. Nakĩo kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩrĩ hakiri o hakuhĩ ta cia mũndũ o mũndũ nĩgũkorwo ngina no mwarie nakĩo na mũgakorwo mũgĩcokanĩria kũringana na kĩrĩa ũragĩkorwo ũgĩetha kũu nenda-inĩ. Nakĩo chat gpt nĩ kĩndũ gĩkĩrĩ kĩega mũno no nĩ gĩbataraga ũtaramu wa gũgĩtũmĩra ona gũgĩtuĩka mũndũ wanagĩtũmĩra nenda-inĩ ndĩkĩrĩ nditũ mũno no mũndũ ũtakĩrĩ wa gĩtũmĩra no mũhaka akĩambie agĩkĩonio ũrĩa ũtungata ũyũ ũkĩrutaga wĩra nĩ arĩa makĩũwi.

Kĩũmbe gĩkĩ gĩgĩtagwo kĩũmbe kĩa nding'oing'o nacio nding'oing'o cigĩkoragwo cirĩ cia mũthemba, na imwe cigagĩkorwo cikĩumbĩtwo cikĩrĩ thaka mũno, ĩria cigĩkoragwo cikĩhana ota thuti ũrĩa ciana cigĩciĩtaga gũkũ rũrĩrĩ-inĩ. Na kio kĩndũ gĩkĩ nĩgĩgĩkoragwo gĩgĩteithia rĩrĩa kĩrĩ kũrĩa mũgũnda-inĩ , nĩ gũkorwo nĩ gĩkoragwo gĩkĩrĩa tũtambi tũmwe tũrĩa tũgĩkoragwo tũkĩgia mĩmera. Na kana ona kũruta kiro gĩkĩ harĩ mũmera ũyũ gũtwara harĩ mumera ũrĩa ũngĩ wa mũthemba ta ũcio. Tũtambi tũtũ nĩ tũkĩrĩ bainda mũno rĩrĩa tũkĩrĩ kũu mũgũnda-inĩ nĩ gũkorwo nĩ tũgĩteithagia arĩmi na maũndũ ta macio na njĩra ta icio.

Ũtungata wa kanjũ nĩũgĩkoragwo ũkĩrĩ wa mĩhĩriga mĩingi, Nayo o Kauntĩ o Kauntĩ, kana icigo ici cia bũrũri, nĩigĩkoragwo cikĩri na mĩthemba yacio ũrĩa igĩkoragwo ikĩriha, ĩrĩa ĩtagwo e-service, irĩa mũndũ agĩkoragwo agĩkĩrĩha na maũndũ ma ng'enda-inĩ. Either kũrĩa ũragĩkorwo ũgĩkĩiga ngari, kana ũhoro wa ũngania ta wa takataka. Nĩ ugĩkoragwo ũkĩrĩhwo na mĩthemba ta ĩno. Naguo njĩra ici, nĩigithetĩtiì mũno maũndũ ma Kauntĩ, nĩgũkorwo nĩmarakĩhota gũkĩrogota mbeca nyingĩ, na gũgĩkinyĩra andũ aingĩ arĩa marakorwo makĩhũthĩra ũtungata ta ũyũ, wa kũrĩha mbeca na e-services.

Indo cia mbembe nĩ igĩkoragwo igĩgĩkũra nacio ikagethwo nĩ getha igagĩkorwo igĩkĩrĩo, either cikĩrĩ ta kĩndũ ta gĩthere kana. Kana ikĩrugwo mĩtungo kana ningĩ kũrĩ andũ magĩciengagia kũrĩa mataũni-inĩ ni getha igĩkorwo igĩkĩgũrwo nĩ andũ arĩa agĩgĩkoragwo magĩcina mbembe icio. Nacio igagĩtwo mbembe cia njino. Mbembe ici cia njino nĩ igĩkoragwo irĩ kĩndũ kĩega na nĩ igĩkoragwo ikĩrehe umithio mũno harĩ andũ arĩa makoragwo makĩruta mawĩra macio kũrĩa hwai-inĩ inĩ kũria mataũni-inĩ. Mbembe ici nĩ igĩkoragwo irĩ njega mũno nacio nĩ ikĩroragwo nĩ getha itagagĩkorwo igĩthũkangio nĩ nyoni iria ciĩ mũgũnda-inĩ, nĩ gũkorwo nyoni nĩciũnũraga makoro macio na igakorwo ikĩrĩa mbembe ta icio.

Motungata marĩa magĩukite ma thimũ, magĩkoragwo na kambuni mwanya mwanya. Na kambuni ĩmwe nĩ ĩrĩa ĩgitagwo ya Airtel, nayo kambuni ta ĩno nĩ ĩgĩkoragwo na motungata ngĩnya ma mbeca ũrĩa mũndũ ahotĩthagio gũkorwo agĩtũmira mũndũ ũngĩ wa kambuni ta ĩno na kambuni ĩngĩ ta ya Safaricom mbeca na thimu-ĩnĩ yake either. Ona mũndũ no agĩkorwo agĩkihota agĩkiruta mbeca ta ĩcĩo kũu kũrĩ kambuni ta ĩno, na ningĩ no ĩkĩhotithagia andũ motungata matiganĩti matiganĩti kumana na gwa kambuni ingĩ irĩa andũ makoragwo magĩgĩbatara motungata macĩo. Kambuni ĩmwe ta ĩcĩ, nĩ kambuni ta ĩrĩa ĩkiheanaga ũhoro wa thitima, mathibĩtari-ĩnĩ, ũhoro wa ũgendĩ, na nĩngi kambuni ĩrĩa ĩngikorwo ĩkĩrehe andũ mĩcĩe ĩndo ĩrĩa makĩguraga matuka-ĩnĩ. kambuni ĩcĩ nĩ ĩkĩendete motungata ta maya nĩ gukorwo atĩ nĩ gũkoragwo kũrĩ raĩthi gũkĩriha mbeca ĩcĩ nĩ gũkorwo mũndũ akĩrihaga mbeca ĩcĩo cĩa kĩndũ kĩu oo mbeca ĩria ũkĩandikĩirwo na ndũgagkorwo ũgĩkiria, ũguo nĩ ĩkihũthagia mũno ũhoro wa mbeca.

Ũhandi wa indo ta itũngũrũ either ingĩgĩkorwo nĩ itũngũrũ irĩa tũgĩtaga cia ngwacĩ kana gĩtũngũrũ kĩrĩa kĩngĩ gĩtagwo saumu, gĩkorgwo gĩkĩhandwo na njĩra mwanya mwanya na njĩra ĩmwe ĩrĩa nyonaga andũ magĩkĩhanda na yo mũno, nĩ itũngũrũ ta ici igakorwo igĩgĩthandũrwa cigakĩuma tũnyamũ tũnini tũnini na tuo tũnyamũ tũu tũgakorwo kũgĩkĩgwo handũ he na tĩĩri mũgunyu wega na mũnoru wega nĩgetha tũgakorwo tũgĩkĩruta mĩri na tũkĩruta kamũthia karĩa gagũcoka gakũre karĩ ta gĩtũngũrũ kĩu. Tũindo ta tũu nĩtuo tũcokaga tũgagĩthamio tũgatwarwo mũgũnda-inĩ harĩa ũrakĩenda gũkĩhanda kũringana na ũrĩa mũigana ũrĩa ũrakĩenda gũkĩhanda nĩgetha cigagĩtuĩka cia gũkũra na gũtungatĩrwo rĩrĩa ciĩ kũu mĩgũnda-inĩ.

Ũhandi wa mĩtĩ nĩ ũndũ ũgĩkĩrĩirwo mũno, nĩ gũkorwo rĩu marĩa magĩtũrigicĩirie nĩmagĩthũkĩte mũno. Naguo ũndũ ta ũyũ, nĩũgĩkoragwo ũgitongoria nĩ andũ ta atongoria. Magakĩhanda mũtĩ wao, ũrĩa ũgĩkoragwo ũkĩhana ta wa kĩririkano. Naguo, mũtĩ ũcio, nĩ ũgĩtungatagwo wega, na ũgagĩkorwo ũgĩgĩitagĩrĩrio maĩ kaingĩ kaingĩ, rĩrĩa mũtongoria ta ũcio akiũhanda. Nĩgetha ũgagĩtũraga ũrĩ wa kĩririkano hihi kwahota gũkorwo nĩ igongona rĩkĩrĩ kuo, nĩgetha mũtĩ ucio wakionwo ũgakĩririkanwo igongona rĩu na mũtongoria ũrĩa wakĩũhandire.

Mĩcemanio nĩ ĩgĩkoragwo bata nĩgetha andũ magakĩarĩrĩria maũndũ marĩa makĩmanyitithanĩtie kana maũndũ marĩa makĩmarehaga hamwe. Mĩcemanio ta ĩno nĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ mĩega mũno nĩyo ĩgagĩthurwo andũ arĩa makĩũĩ gũkĩandĩka nĩgetha magagĩkorwo makĩandĩka maũndũ marĩa marakĩhĩtũkio nĩ andũ acio ene gĩkundi kĩu kana hihi ene ũhoro ũcio ũrakĩarĩrĩrio hau nĩgetha ũkĩhane tarĩ ũhoro wa ĩbuku rĩa kĩririkano kana ĩbuku rĩrĩa rĩngĩkĩrorwo kũngĩkorwo nĩgũgũkĩenda gũkĩrorwo ũrĩa andũ marakĩarĩrĩria mũthenya ũcio. Naguo ũndũ ũyũ nĩ ũkĩrĩ mwega mũno nĩgũkorwo andũ makĩarĩrĩria maũndũ ta maya nĩmo macokaga gũkorwo makĩrehe ũthĩĩ wa nambere thĩiniĩ wa kambuni yao, gĩkundi kĩao kana ona kĩrĩa gĩgĩtũmĩte magĩcemanie.

Ng'enda-inĩ nĩikĩrĩ maũndũ maingĩ marĩa magĩkoragwo magĩkĩrĩtwo ma ũhoro wa ũtungata wa mbeca, ta makĩria kambuni irĩa ikoragwo ikĩruta ũtungata ta ũyũ, nĩigĩũkaga igagĩkorwo cikĩruta indo kũu ng'enda-inĩ irĩa cigĩtagwo app, nĩgetha igagĩcoka ĩgagĩkorwo atĩ no ũkĩhote gũkĩbuatĩrĩra maũndũ maku thĩiniĩ wa tabarĩra ta ĩyo ĩhingũrĩtwo nĩ kambuni ta ici. Kambuni ta ici nĩcio cikĩrĩ ta Safaricom kana ta Airtel, nĩcihingũraga nyamũ ta ici ng'enda-inĩ, nĩgetha ũkorwo ũkĩnyihia ũtungata kana ũkĩhotithia ũtungata gũgĩkorwo ũkĩrĩ wa naihenya na ĩgagĩkorwo ĩkĩhana ta ibuku rĩaku, atĩ no ũhote kũrora maũndũ maku mothe marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere harĩ raini yaku ĩrĩa ĩkoragwo ĩkuĩte ũtungata wa kamboni ta ici.

Ngari cia ũkui wa mũingi nĩ igĩkoragwo na motungata mwanya mwanya nacio nĩ igĩteithagi kuma itũra rĩrĩ nginya rĩrĩa rĩngĩ harĩa arĩa matarĩ ngarĩ kana arĩa mangĩenda gũkorwo magĩtumĩra ngari ta ici. Na cio ngari ta ici nĩ igĩkoragwo na arĩa magĩtagwo mabanga nĩ arĩa mathiaga makĩroragĩra andũ rĩthiti kana ũrĩa makĩrĩhire na harĩa mũndũ arakiumĩra. Andũ aya ningĩ no magĩteithagia gũkĩrĩĩra athii harĩa ngari ĩyo ĩgũkĩgera. Na hihi rĩngĩ na rĩngĩ mũthii ũtangĩkorwo akimenya bara ĩyo kana harĩa arakĩenda gũkiumĩra nĩ agĩteithagio nĩ andũ aya magĩtagwo mabanga.

Ũngania wa igoti nĩ ũgĩtwarĩtwo nenda-inĩ nĩgetha ũtungata ta ũcio ũgĩkorwo ũgĩkinyĩra andũ aingĩ na ũgagĩkorwo ũgakĩhũtha mũno nagũo maũndũ maya no mũhaka ũgĩthie obici-inĩ iria ciĩkĩraga magoti ,ũgĩthiĩ na kibandĩ gĩaku gia bũrũri nĩgetha ũgĩtuike wa gũkĩhĩngũrĩrwo kĩria gĩkĩrĩ akaunti kũu nenda-inĩ ,na wakĩrĩkia gũkĩhĩngũrĩrwo kũu nenda-inĩ nĩ ũgĩcokaga rĩu ũgakorwo atĩ nĩ ũgũkĩheo namba yaku ya thiri ĩrĩa ũrĩkoragwo ũkĩingĩra nayo kũu rũrenda-inĩ nĩ ũndũ wa kũrora maũndũ maku marĩa makonainie na ũrũti wa igoti harĩ bũrũri waku.

Mĩtambo nĩ ĩgĩũkĩte mĩingĩ ĩrĩa ĩrakĩhũthia ũhoro ũrĩa ũgĩkonainie na mbeca, kuuma o mabengi nginagia o ũtungata wa thimo ũrĩa ũgitagwo ta Mpesa kana ona no ũgikore kindũ gĩ gĩtagwo Airtel. Kambuni ta ici, nĩ ikĩrehete ũtungata wa mabengi hakuhi mũno, bengi imwe ta ici cikĩ indo ta KCB, kũrĩa ũgĩkoraga atĩ no ũkĩhote kũruta mbeca ciakũ, na thimu yaku ya gwoko, ũgagĩcirehe thimũ-inĩ thĩinĩ wa Mpesa ĩyo no ũgagĩkorwo ũgĩtũmĩra mũndũ ũria ũgũkienda kana ũgĩciruta ũgakĩneo mbeca baribari kũrĩ nduka-inĩ ici cia Mpesa iria ikoragwo igĩkwatĩ nĩ Safaricomu kana Airtel

Ũngĩgĩkorwo nĩ ũgũgĩtwara indo gĩthĩ-inĩ nĩ ĩgĩkoragwo na makonyoro marĩa magĩkoragwo nĩ mateithagia harĩ indo mwanya mwanya thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wĩtũ kana mĩciĩ itũ, makonyoro ta maya nĩ magĩcokaga magakĩheo indo citũ ĩria ĩgĩkoragwo nĩ mahiũ na nĩ tacio ta ngũkũ, mbũri kana ng'ombe igagĩtũkanĩrio na indo ingĩ mwanya mwanya nĩgetha igagĩkorwo ikĩria makonyoro ma mũthemba ta ũyũ nĩgũkorwo makonyoro maya nĩ makoragwo na ũteithio mwingĩ mwĩrĩ-inĩ na nĩ maheaga indo ta icio hinya mũno na igagĩkorwo igĩkĩrũta indo ĩrĩa ĩtũheaga ta iria kana ta matumbĩ.

Andũ nĩ magĩthiyaga kũndũ maobici mwanya mwanya namo maobici maya nĩ magĩkoragwo mathondeketwo wega kana ũgagĩkora andũ nĩ magũgĩthiĩ gũgĩcirĩra o kwao mĩcĩĩ kũrĩa magĩikaraga. Magagĩkorwo o mũndũ ebangĩte na ĩbuku na karamu nĩgetha hangĩkorwo hakĩrĩ maũndũ megũgĩbatara kwandĩkwo magakĩririkanwo, andũ ta aya nĩ makĩandĩkaga maũndũ ta maya nĩgetha mũndũ no acoke akarora hau nĩgetha akĩrore ũrĩa gwakĩrirwo mũthenya ũcio kana ũrĩa magĩcirire. Namo maũndũ ta maya ũguo nĩ magĩkoragwo marĩ mega nĩ ũndũ wa kũrehe andũ hamwe na kũmanyitithania nĩgũkorwo andũ nĩ magĩũkaga na njĩra iria mangĩgĩteithĩka namo mũtũrĩre-inĩ kũringana na ũndũ ũrĩa marakĩrongoreria thĩiniĩ wa gĩikaro kĩu.

Mũndũ ũyũ agũkĩona ta agũgĩkorwo agĩtarirĩrio maũndũ marĩa magĩkĩmũĩgiĩ nĩ mũirĩtu ũyũ. Na kuo gũgakĩoneka ta rĩ kũndũ obici-inĩ, kana ta rĩ kũndũ ta kũrĩ na ũtungata ũrakĩheanwo. Nake agakĩoneka tarĩ mataro arakĩheyo. Hihi rĩngĩ nĩ mataro makĩmwĩgiĩ, ũndũ agũthiĩte gũkĩũria hihi obici-inĩ ta ĩno ĩngĩgĩkorwo hihi nĩ ya kambuni fulani. Kana hihi ĩgĩkorwo mũndũ ũyũ nĩ ũndũ akiuma naguo ta matũkũya kana mateta, nĩkĩo aragĩtarĩrio agĩkĩonagio ibuku-inĩ, agigĩtuĩke wa gũkĩnyita.

Ũhoro wa igoti nĩũgĩbataraga ũgagĩkorwo ũgĩkĩrorwo na kinyi. Naguo, nĩ ũgĩbataraga ũgakorwo ũkĩũthingata wega, nĩgũkorwo atĩ igoti ta rĩrĩ norĩcoke gũkũgia rĩrĩa ũngĩkorwo ũgĩbatara gũkorwo ũkĩheyo catĩbĩkĩti. Kana nĩ mo maratathi marĩa magĩkoragwo atĩ rĩu nĩwakĩrĩha igoti. Na nĩkĩo ũrakĩigua, igoti rĩrĩa rĩgĩbataraga gũkĩrĩhwo, o hĩndĩ o hĩndĩ nĩũbatiĩ ũgakĩrĩhaga, o rĩrĩa gũgĩbataire, nĩgetha ndũkanakĩgiĩke rĩrĩa ũgakorwo ũgĩbatara ũtungata ta ũyũ wa gũkĩheyo catĩbĩkĩti ta ĩno, kana wagũkĩrwo atĩ rĩu noũgĩkorwo ũgĩtũmĩra tabarĩra cia magoti ta maya·

Mabengi maya ma gũkũ gwĩtũ bũrũri-inĩ makĩrĩ mabengi mega ,namo nĩ magĩkoragwo makĩrĩ na tabarĩra mwanya mwanya cia gũkorwo magĩteithĩrĩria tabarĩra ĩria ingĩ ĩragĩkorwo igĩgĩteithia ciana citũ kana andũ arĩa makoragwo hihi magĩgĩthomera macukuru-inĩ ,ta rĩu bengi ya KCB nĩ ũgũkĩona ĩgĩkĩhe yunibacitĩ ya Nairobi mbeca ĩria ciragĩkorwo cirĩ mĩrioni ta ithatũ nĩgetha yunibacitĩ ta ĩyo ĩgĩkorwo ĩkĩrũta mahango yayo kana gũkĩnyanĩria motungata mayo maríĩ ĩkĩheaga mwĩngĩ kana ciana ĩria ĩthomagĩra kũu cukuru-inĩ ĩyo kana hihi tabarĩra ĩrĩa ingĩ ĩkĩrĩ nacio ĩrĩa ĩrenda gũkorwo ĩgĩtwarithia na mbere cia ũthĩ wa nambere bũrũri-inĩ.

Rĩrĩa mũndũ agĩkorwo akĩrutĩte wĩra nake agagĩkorwo agĩethete mbeca ciake wega, nĩagĩthiaga kũndũ angĩgĩkorwo akĩhurũka nĩgetha akĩhurũkie mwĩrĩ wake na nĩgetha meciria makĩhote gũkorwo makĩhurũka onamo, na ahote gũkorwo agĩgĩciria rĩu ũrĩa agũgĩtwarithia mũtũrĩre wake na mbere auma kũu gwa kũhurũka kana ũrĩa agũgĩcokereria mĩhang'o yake o ya kawaida. Kũhurũka gũkũ nĩgũgĩkoragwo gũkĩigĩtwo kũndũ kwega ta kũrĩa atalii mathiaga, kana onakũndũ kũngĩ mĩkawa-inĩ ĩrĩa andũ magĩthiaga nĩgetha magagĩkorwo magĩkĩhurũka. Nakwo kũhurũka gũkũ nĩ gũgĩkoragwo gũkĩ gharamu mbeca na no mũhaka ũgagĩkorwo ũkĩharĩrĩirie mbeca cia gũthiĩ kũndũ ta gũkũ.

Tabarĩra mũanyamũanya nĩigĩkoragũo igĩthondeketũo gũkũ burũrinĩ, cĩa kũrĩa kwa gĩkinyire andu arĩa makĩrĩ abere gũgĩũka bũrũrinĩ ũyũ ,ta kũndũ gũgũgĩtũo Fort Jesus, kũrĩa andũ magĩthiaga gũkĩrorera, indo iria cĩake ciagĩtũmĩkaga hĩndĩ iyo ya tene ,cigagĩkorũo cikĩĩgĩtũo wega, nĩgetha andũ nomagĩthĩe makĩone history ya bũrũri ũyũ, nĩgetha magĩtũike agũgĩthoma maũndũ ta macĩo. Nakũo nĩ kũndũ kũega nĩgũkorũo atĩ andũ aingĩ nĩmakĩmenyaga bũrũri ũyũ harĩa wambirie, na magakĩona indo irĩa cĩagĩtũmĩragũo nĩ andũ acĩo marĩ a tene.

Ũmenyo wa mĩtambo ya kĩrĩu nĩ ũgĩkoragwo na bata mũno nĩgũkorwo atĩ mĩtambo ta ĩno nĩ igĩteithagia harĩ gũkinyanĩria tafarĩra nyingĩ, na nginagia mũndũ maũndu marĩa agĩthomete. Nĩ ahotaga gũkorwo agĩgĩthomithia arĩa angĩ ona ho akĩenda gũkĩona ũhoro ta wa ũrigitani. Ndagĩtarĩ agĩkorwo akĩona mĩtambo ta ĩno na akĩmĩona agakĩhota gũthondeka mũrwaru ona atakĩrĩ harĩa mũrwaru akĩrĩ. Ningĩ mĩtambi ta ĩno no ĩgĩkoragwo na mabuku kana tafarĩra iria igĩkoragwo atĩ ũngĩenda gũthoma maũndũ marĩa magĩkoragwo magĩgĩthiĩ na mbere. No wingĩre mitambo-inĩ ta ĩno ũgĩthome na ũkĩone ngina mbica kana nicio bindiũ nĩ getha ũtuĩke wa gũkĩmenya maũndũ marĩa maragĩtarĩrio kana maũndũ marĩa ũrakĩenda gũgĩthoma, na uhoro ũrĩa ubatiĩ gũkorwo ukĩmenya ũrĩ ta mũrutwo wa kũmenya wĩra furani.

Arutwo a macukuru mwanya mwanya, nĩmagĩkoragwo na tabarĩra mwanya mwanya iria ĩgĩkoragwo ĩkĩhĩtũkĩtio kũu mathukuru-inĩ mao, nao nĩmagĩkoragwo hĩndĩ magĩtũnganaga mĩcemanio, marĩ hamwe ngina na aciari nĩgetha makĩarĩrĩrie maũndũ marĩa maragĩbatara gũkorwo magĩthiĩ nambere kũu thukuru-inĩ yao, kana maũndũ marĩa makĩgeragĩra me thukuru-inĩ yao aciari ao marĩ ho, nĩgetha makahota gũkorwo makĩmenya ũrĩa cukuru ĩgũgĩtwarithio nambere. Arutwo ta aya nĩũgĩkoraga rĩmwe magĩgĩkĩrĩtwo ngina mahũa nĩgetha makorwo makĩgathĩrĩrio arĩa magĩkĩte wega.

Gũkĩrĩ mĩrimũ mĩingĩ ĩrĩa ĩkĩgũmagĩra andũ nagũo thirikari na ciũngano ingĩ itari cia gĩthirikari nĩ ikĩoyete matacukia maingĩ makũgĩtĩra mĩrimũ ta ĩno tarĩu mũrimũ ũria ũgĩtagwo wa mũkingo kana nĩ gũo ũgĩtagwo mũrimũ wa AID nĩ ũkoragwo ũthondekeirwo rũri rũagwo rũri rũrĩa atĩ ungĩkĩruona nĩ ũkĩmenyaga nĩgũo rũrakĩarĩrĩria kana hihi ũgakĩmenya nĩgũo ũndũ ũrĩa ũgĩtũnganĩtie andũ hau, mũrimũ ta ũyũ andũ nĩmagĩthomithĩtio na magakĩuhĩga mũno ũhoro ũwĩgiĩ.